pur mar olemo ni endi ni kod ber mopogore opogore ,mokuongo ka japur kata japith ong'ueto ong'uedo olemo ma opidho gi eki motero e chiro to uso bang' uso ioyudo pesa moro ma onyalo konyore godo, mar ariyo en yo mar miruok tich ma ok ochuno ni nyaka ng'ato many tich kamoro ,nikech ka en gi kopidho gigi to mano koro e tich motimo